Minutik chenyolchin emotinwek chemoche koloen robta ko minutik cheu kipsong'ik, mosong'ik, ndenguk ak njukuk, minuti chuton konyolchin korotinwe choton amun motindo sokek chein chetenden, kosoke choton kotoreti komoib asista beekwak chechang, koa minuti chuton koimuch komeita koik keny situn ndonyo robta kobwa kokoronitu.

Chuu ko solaisiek, solaisiek kendeni kipatit barak sikotach asista komnyee, ko ndekakotach asisatak komnyee, komuch koi keboisiyei kekwendoisien enn taisiek, kora komuch kechachenen tuguk cheterter, solaisiek sait alak keboisiyei kebirek bek eng keringet.

Eng yu komi koriik chechang chekirikchikei chekikitech, komi akot korik chekoen mising. Yutokyu kotoku kole taonit neo ako yutokyu kotoku kole taonitab Nairobi amun ageere akot kot nekikure KICC eng yutok.

Ngaro ni anan ngalekab sitimet, mi ole kikisir kele Kenya Power, Kenya Power ko kampunit nebo sitimet eng emetab Kenya, akobo kamanut mising kampuninito bo Kenya Power amun ii, ikoini piik che terter sitimet eng emetab Kenya.

Kinyorchini ngungunyechuto kimine bandek olinyo, nyungunyek chuto kimine bandek kekure loam soil ako nyungunyek chuto ko kararan mising eng minsetab tuguk chechang amun rutu tuguk komnye ako tilialitu tuguk ako tun inyoru ikees beek chechang mising.

Minutik chekimine en korenyon ako konu rapisiek chechang ko minutikab chaik ,minutichuto po chaik kondekes chito ikoite kopaa kompunit kolipanin kompuninoto rapinik chechang, kora kotindoi minutichuto tukuk chekile bonus en kenyit.

Keswekab bandek ii che kororonen che kimine eng korenyo ko keswekab Dk tripple seven anan ko zero four, amun keswechoto koyomeke ak oleyamat anan ko ole mining ropta, ara kikole keswechuto eng korenyo amun mining ropta ab korenyo, ako tun taruryo beechuta korursot mising.

Temindoni, ko kigol tuguk chechang eng imbaret, ako komasta agenge en mbaranitok. Amun en yutokyu, agere ale kimin kitunguik, komin kabichek, ak spinech. Tuguk chutok kemine eng komasta agenge kobo kamanut mising amun yoimakchinikei, inyorchini komasto agenge, tuguk chechang

Agogoi amin minutik chegoikitu kosir kesembertoi amu minutik chekoitu konyorchinkei asista neyamei. Kora, ko minutik chotok komatatyaa koname kutik kou minutik chesembertoi. Minutik che koen kora, kotindoi tigitik che bendi nguny, ara, konyorchinkei beek eng nguny, ako minutik chotok kora, koisot kosir minutik chesembertoi

Kimine minutik kolochin sikokany minutik chotok konyor asista, beek, ak amitwogik eng ngungunyek cheiime sikokany korur, akoet komyee minutik chotok. Kora kochuchuchi sindanetabkei nebo minutik chotok, kokanyei kokararanitu minutik chotok, akoiyoo komyee

Minutikab kenyit che kigole eng koret nyu, ko minutikab bandek. Bandek kegole eng arawetab angwan agoi arawetab mut, kekes en arawetab taman agoi arawetab taman ak agenge. Uiy kele minutik chutok ko bandek, ikonyi kenyit kobek sitau ialde bandek chotok

Bandek ii kocham keng'oe ii si ke kwanye kimiet, anan keyo Kitheri keboisie bandek, ko beek ii kocham keng'oe ii sikenyor che kakichule muserek anan ko rongorik, kocham kochame piik mising bandek amun ii, boisie piik che chang bandechoto koyoi Kitheri anan ii, kokwanye kimiet yo kakeng'a.

Eng yu komi chito netononi kelach ine shatit ne busali akotindoi kora kuroisit. Inendet komi kotononi akopire pikchait eng tapan nepo barabara barak nenyi ko kikisir kele Njeri tugu kole yuto kapire pikchait ko olinpo kapkokoyo.

Eng yu komi chepyosok, chepyosochuto che chang ko kinam lagok, ako mi kitebi nguny ii kokase tuguk che kimwoin ii, mi nikitonon ii ne toku kole daktari inendet ii, amun kilaach ngoriet ne leel, ko daktari nito kotoku kole uni ineti chepyosochuto akobo ngalekab keripkei ko makinyor lagok chechang.

Ni kobwotwo akopo kwondo nekipo kandoindetap emetap Kenya nepo ang'wan. Inendet ko kikikure Margaret Kenyatta, kitou inendet boisionito po beyond zero. Kitou boisionito komoche kochuchuch meetap kwonyik chesikishe anan ko lagok chekisiche. Kora, kokimoche kochuchuch ng'alekap konamda kamet lakwet koroitoap ukimwi.

Iamune imii komyei ii kingoek keeny missiñg kaab ketuyee tuan unee koo nguung Ani lagook guul kochamei gei ii unee ole imiten inyei imii komyei ii

Nitok nii kotoku kelee leng'utab rabinikab kaa, kakebut leng'ut niton boo rabinikab kaa ak kotoku rabinikab siling elibu, chaam kondoi nii chito rabinik choon moboishen leng'utab rabinikab kaa situun en betushek alak koyat sikoboishen rabini choton, ukelee leng'utab rabinikab kaa kobo komonut mising.

Eng yu komi nego ,Nechuto kotoku kole mii emet neyamat amun emonito komomito kii nenyalil eng ingweny, kora komito kito nebire beek ko kiito kotieke koristo sikobir beek olekibirchini beek ko kekuren tokomta, kit nemilebich en yuto komito tokomta noto kokoi kosir nego ara mosikyini nechoto koe bechoto.

Eng yu akere duket ne kikisir kele m-pesa, ngaro duket ne kikisir kele m-pesa, konyo metinyu ngalekab kecher rabiinik anan kende rabiinik simoit, kora ngaro olekikisir kele m-pesa, konyo metinyu kora ngalekab kerinuen laindab simoit anan kerijistan lainata bo simoitab Safaricom.

Boisioni ko boisiet ab keriib ingogaik yamechei chitoo koyai koriib ingogaik ii komagat koyaak tuguuk che boisieen ingogaik chotoon koyaam amitwagiik ako yeeh beek kora komagat kora ingogaik chotoon kegachii kercheek tuguul ii simanaam kora komagat ii kobuuch chitoo kota ab ingogaik chotoon kila betut.

En yu komii kamet nekinam ngwek, amun akerer ale kinam ngwek cheterter akere kopichek, miten sukuma, ako miten kora spinach, ngaroo tukuk cheu chuto konyo metinyun mung'aretab ngwek, mung'aretab ngwek kokararan mising amun inyorchinike chito chepkondok chekeboisien.